Gimachielo minyalo tigodo e lo gini en sindan kata yien mag oboke mag nyaluo mago bende inyalo tigo nikech giduto te gikelo thieth.

Mae en kamnie to kamnie ni nyuolo tong' nkech kae aneno gikmoko marochere mang'eny to gichalna mana tong', omiyo kamnie to en e process mar nyuolo tong'.

Inyalo puonje kaka onego bedni ogeronegi ot gi gik madwarore mondo omi oket e odgi kanyo. To mar ariyo onego ipuonje kit chiemo monegobed ni omiyogi kaachiel kod seche monegobed ni gichieme to mogik inyalo puonje kaka onego bedni orito ler.

Tijni nikod nengo kaluwore ni sama gigi oikore inyalo uso tiyudo omenda mitiyogodo tijeni mopogre opogre to mar ariyo inyalo chame kaka olemo to okonyo ngimani kendo ogeng'oni tuoche mopogore opogore.